Kesapuk emasia tenkopaang oleng tenkaraki ore ele kurto na kisaidia lukunguni naore si ele kurto na ketumi tenkata enchan na kisaidia si amu keaku olchala neaku ketii enkopang ele kurto oleng neaku kesapuk enasiai tenkop aang oleng sawa kesapuk oleng na keaku empolea kisaidia tolchamba tesia enkiremore amu keaku empolea tenee .